Ica-inĩ ikuhĩ nĩ ũndũ wa andũ kwenda gũkorwo makĩenda ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ marakorwo magĩetha irio irĩa ingikorwo igĩteithia mĩĩrĩ yao na mũno makĩria irio irĩa ciumĩte thĩiniĩ wa mũgũda. Nĩguo gũkorwo makĩeherera ũrĩi wa nyama ũrĩa ũkoretwo ũgĩkuruhanio na gũthũka kwa ũgima wa mwĩrĩ. Mũno makĩria kuongerera ũritũ o ũndũ ũmwe na kũhinga mĩkiha ya kũhũra thakame. Irio irĩa kana maciaro marĩa makoragwo makiumana na mũgũnda marĩa mũndũ angĩkorwo akĩhũthĩra handũ-inĩ ha nyama; Wa mbere mũndũ no akorwo akĩrĩa nyeni irĩa ciũĩkaine ta kunde kana thoroko, na irĩa ikoragwo na proteins o ta irĩa ikoragwo thĩinĩ wa nyama. Oho mũndũ no akorwo agĩkorwo akĩrĩa njũgũ kana mbaazi ta ũrĩa ciũĩkaine mwena wa ikamba-inĩ, tondũ onacio nĩ ikoragwo na indo irĩa ikoragwo thĩinĩ wa nyama. Terere onaguo nĩ ũkoragwo wĩ mwega kuona mbegũ ciaguo ona kana mahuti. Ũkoragwo na irio irĩa ikoragwo igĩteithia mwĩrĩ na njĩra nene. na ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩteithia mwĩrĩ angĩkorwo nĩcio mũndũ arĩkoragwo agĩtua irio cia kũrĩa, handũ ha gũkorwo akĩrĩa nyama.

Kwĩna indo nyingĩ mũno, mũno makĩria ciĩgiĩ mĩrĩĩre ĩrĩa ĩrakorwo ikĩroga ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona kũrĩa matũũra-inĩ tũkoragwo tũgĩikara. Kuona atĩ andũ nĩ makorirwo magĩcenjia mĩrĩĩre yao, na magĩkorwo magĩcagũra indo irĩa nyingĩ irathondekerwo thĩiniĩ wa makambuni handũ ha gũkorwo makĩrĩa indo irĩa makoragwo makĩgetha kuumana na mũgũnda. Wa mbere, andũ a thikũ ici mokĩra rũcinĩ, handũ makorwo makĩrĩa irio cia kĩĩmerera ta ikwa, mĩanga, ndũma kana ngwacĩ, makoragwo magĩthiĩ thĩiniĩ wa ma fridge mao na kũruta indo irĩa magũrĩte nduka ta thigonji, o ũndũ ũmwe na indo irĩa ithondekagĩrwo thĩiniĩ wa iganda itukanagio na iria makarĩa. Na icio nĩcio irathiĩ na mbere na gũthũkia mĩĩrĩ yao. O ho handũ ha andũ makorwo o makĩruga irio na njĩra ya kĩũndũire matakũhũthĩra maguta, thikũ ici makoretwo makĩruga indo ciothe na maguta. Na ndeto ĩyo nĩ ĩcũngĩrĩirie gũkorwo na ũgima mũru wa mwĩrĩ. Handũ makorwo magĩtherũkia indo kana kũruga na maguta manini.

Andũ gũkorwo makĩyũikia irio ingĩ na iria irĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũnyihĩtie na gĩkĩro kĩnene ũhũthĩri wa indo cia nyama, kana nyama o na kana indo ta iria, na ũũ nĩ thutha wa andũ gũkorwo magĩetha indo ingĩ iria marĩkoragwo makĩhũthĩra handũ ha iria na nyama. Wa mbere, andũ nĩ makoretwo magĩetha indo ingĩ iria ciĩna indo iria ikoragwo thĩiniĩ wa indo ici cierĩ nĩcio iria na nyama na harĩ nyama, andũ nĩ makoretwo makĩhũthĩra indo iria ciumanaga na mũgũnda, handũ ha gũkorwo makĩrĩa nyama, na kĩndũ kĩa mbere, marakorwo makĩhũthĩra, nĩ gũtigĩrĩra nĩ mahũthĩra mboco, mũno makĩria iria itakoragwo igĩthũkĩra mũndũ nda, handũ ha kũrĩa nyama. Namba igĩrĩ nĩ atĩ, andũ nĩ marakorwo makĩrĩa terere, terere na ũũkĩ cikoragwo thĩiniĩ wa kĩrathi kĩmwe, kĩrĩa gũtuĩkaga no itũrie mũndũ ona atakũrĩa indo ingĩ na mũno makĩria, tondũ nĩ ikoragwo na indo iria cionekaga thĩ-inĩ wa nyama. Handũ ha iria, andũ nĩ marakorwo makĩhũthĩra iria rĩrĩa rĩkoragwo rĩkiumana na mũmera ũrĩa wĩtagwo coconut, o ũndũ ũmwe na mũmera ũrĩa ũĩkaine ta almond, na indo ici nĩ irahũthĩrwo handũ ha iria o ũndũ ũmwe na nyama.

Kauntĩ ya Mombatha, ona mũciĩ mũnene wa Mombatha nĩ imwe cia kũndũ kũrĩa gũkoragwo gũkĩgũcĩrĩria agendi kuma gũkũ bũrũri-inĩ, o ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri na njĩra nene mũno makĩria. Nĩ amu, nĩ kũrĩ indo nyingĩ andũ makoragwo magĩthiĩ kwĩrorera. Kĩndũ kĩa mbere gĩkoragwo gĩkĩgucĩrĩria andũ thĩiniĩ wa taũni ya Mombatha nĩ andũ gũthiĩ kwĩrorera gĩkĩro kĩa ferry. Harĩa andũ makoragwo magĩkĩrĩrio kuuma Mombatha nginya mwena ũrĩa ũngi, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩgucĩrĩria andũ mũno. O ho thĩiniĩ wa Mombatha nĩkuo gũkoragwo na mũgũnda ũrĩa mũnene mũno makĩria wa ing'ang'i ũrĩa ũĩkaine ta Mamba Palace, kũríĩ andũ mathiaga gũkorwo makĩrorera ing'ang'i . O ho andũ nĩ makoragwo magĩthiĩ Mombatha nĩ ũndũ wa kũndũ gwa gũkorwo magĩgĩthaambĩra ndere-inĩ cia iria na kũrĩa gũgĩkoragwo na mũthanga mwega mũno. Na o ho andũ nĩ mathiaga gũkorwo makĩĩrorera nyũmba ĩrĩa yũĩkaine ta Fort Jesus, ĩria yakoragwo kuo hĩndĩ ya mbara na ĩrĩa ĩthiaga na mbere na kũgucĩrĩria andũ aingĩ mũno.

Rĩrĩa president mwerũ wa bũrũri wa America nĩwe Donald Trump akorirwo agĩcagũrwo, nĩ akorirwo agĩthondeka rũhonge rwa ũruti wĩra na wagĩrĩru rwa thirikari kana department of government efficiency, na rũrĩa rwakoretwo rũgĩtongorio nĩ mũhũri biacara Elon Musk. Na rũhonge rũrũ nĩ rũkoretwo rũkĩrũgamia mĩhang'o yothe ya USAID, na rĩu ndeto ĩyo nĩ ĩgũkorwo ĩkĩhutia bũrũri wa Kenya na njĩra nene. Wa mbere nĩ atĩ, kwĩna andũ aingĩ makorirwo magĩte wĩra wao nĩũndũ wa kũhingwa kwa mĩhang'o ĩyo gũku bũrũri-inĩ, na rĩu kwongerera namba ya akenya arĩa matarĩ wĩra. Wa kerĩ nĩ atĩ, mĩhang'o ĩrĩa yothe ĩratabanagio nĩ USAID gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrũgama na ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩna thĩna mũnene mũno thĩiniĩ wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, kuona USAID nĩ ĩrakoragwo ĩgĩteithĩrĩria harĩ kũhe ciana njajo mũno makĩria iria ciumĩte kũndũ kũrĩa gũkoragwo na thĩna mũno na kũrĩa kũraihĩrĩirie bũrũri wa Kenya, o ũndũ ũmwe na andũ arĩa makoragwo makĩheo ũteithio wa ũbangi wa ũciari.

Kũringana na riboti cia thirikari gũkinyĩrĩa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na inya, ũguo nĩ kuga mwaka mũhĩtũku. Gĩcunjĩ gĩa bũrũri kĩrĩa kĩraiyĩrĩtwo nĩ mĩtĩ nĩ gĩcunjĩ tu kĩa inyanya gaturumo inyanya ithatũ harĩ igana gwothe bũrũri-inĩ. Na haha nĩ mĩtĩ o ũndũ ũmwe na indo irĩa ingĩ ĩkoragwo ihumbĩrĩte tĩĩri. Na kũringana na kĩoneki gĩa thirikari kĩa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩtatũ, bũrũri wa Kenya ũtanyĩte gũkorwo na mĩtĩ gĩcunjĩ kĩa ikũmi harĩ igana gĩa bũrũri wothe. Nayo thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa ĩtongoretio nĩ mũnene wa bũrũri William Ruto ĩna itanya rĩa kũhanda mĩtĩ birioni ithano gũkinyĩria mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na mũgwanja. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ongerera gĩcujĩ gĩkĩ thĩinĩ wa bũrũri. Mĩtitũ ĩrĩa ĩkoragwo na mĩtĩ mĩingĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ĩtongoretio nĩ mũtitũ wa Mau ũrĩa ũkoretwo ũnyitĩte kaũntĩ itiganĩte ta Bomet, Kericho. Na oho mũtitũ wa Aberdares ũkarũmĩrĩra wĩ namba igĩrĩ, mũtitũ wa Mount Kenya wĩ namba ithatũ o hamwe na mĩtitũ ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ.

"Tero Buru" nĩ ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Jaluo harĩa makoragwo makĩingata maroho ma gĩkuo thĩinĩ wa mĩciĩ kana gũkorwo makĩumagaria roho wa mũkui nĩguo ũthiĩ kũrĩa ngomi cikoragwo. Na makoragwo magĩka ũũ na njĩra ya gũtengera mũciĩ wa mũkui kana ona itũũra manyitĩte ihonge cia mĩtĩ o ũndũ ũmwe na matimũ, makiugagĩrĩria. Na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ makoragwo na ng'ombe makoragwo nayo ĩrĩa makoragwo magĩtengera nayo. Na mũno igongona rĩrĩ rĩkoragwo rĩkĩrutĩrwo njamba cia rũũrĩrĩ ona kana mũndũ wĩna bata na igweta thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa Jaluo. Na mekaga ũũ nĩguo gũtigĩrĩra mũciĩ ũcio ndũnakorwo ũkĩoneka gĩkuo kĩngĩ, nĩguo kweheria maroho ma gĩkuo marĩa mangĩkorwo magĩthiũrũrũka mũciĩ ũcio. Ona kana nĩguo gũkenia ũrĩa ũkuĩte, roho wake ũthiĩ wĩ mũkenu ũtarĩ mũrakaru. No thikũ ici ũũndũire ũyũ nĩ ũrathiĩ na mbere na gũthira mũno makĩrĩa thĩinĩ wa mataũni-inĩ, nĩ amu gũtirĩ kũndũ gwa gwĩkĩra maũndũ maya tiga kũndũ icagi-inĩ kũrĩa ũndũ ũyũ ũthiaga na mbere.